Gini yudore e gweng'wa kendo itiyo kode e yore mopogore opogore. Mokwongo itiyo kode gi joyiend bungu e loso yath nikech ober gi ngima dhano kendo okonyo e loso remo gi rego chiemo e del be midendo gi dho ngere ni digestion. Mar ariyo en chiemo kendo omedo teko e del, omiyo del tegno. Mar adek jopith tiyo kode ka yor yuto, giuso mondo giyud pesa. Jopur mang'eny mapidho gini mondo giyud pesa maginyalo konyorego e ngimagi, koro gini nigi tich mopogore opogore.

Gini itiyogo e loso lo kaka ng'injo lo matindotindo kendo loko lo ka idwa pithi. Okonyo e yore mang'eny kaka mokwongo' oduoko teko mitiyogo e puodho piny kipimo gi kweru mar lwedo kata mar dhok. Mar ariyo, omedo ohala ne jopur nikech japur koro nyalo puro kamaduong' piyo piyo kendo onyalo pidho gikmang'eny. Mar adek, oloso lo bedo mayom kendo maber ma pi gi muya nyalo donje e lo mapiyopiyo.

Gini iluongo ni kahawa, kahawa nigi nengo mopogore opogore ne jopiny. Mokwongo itiyo kode e yor yuto ne jopur mapure. Mar ariyo oyawo tich ne ji mang'eny kaka jokmatiyo e kampuni mitere kosegole e puodho, jokmause. Mar adek omedo teko makonyo e golo olo ne dhano. Mar ang'wen oduoko piny yor yudo tuoche e dend dhano. Kasto mar abich okonyo luoko obuongo kendo omiyo obuongo oknya yudo tuoche mang'eny.

Mae en twoyo it chae, ma en achiel kuom yore ma ilosogo chae. Ka chae oseng'wedi e puodho itere e kampuni ma idhilose obed chae minyalo madhi. Yo mokwongo, iyaro it chae e sinia kata par kata kapera mondo ng'ich owuogi. Mar ariyo, irwako muya ne it chae ma samoro itimo gi muya maliet mondo otimre mapiyo. Mar adek golo ng'ich e it chae, it chae lalo atamalo pradek nyaka prabich mar ng'ich mondo obed mayom. Mar ang'wen e giko, kae ka osetwo maber mogik kuma idware titere e migao machielo.